Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia gũthondeka irio cia ng'ombe, na irio icio cia ng'ombe nĩ cikoragwo na ũteithia mũno he ng'ombe-inĩ icio. Tondũ irio ici nĩ ikoragwo na, na indo iria cia bata mũno na nĩ irio njega mũno harĩ mahiũ. Ona ningĩ irio ici nĩ citũmaga agĩkorwo nĩ ng'ombe ya iria, nĩ itũmaga ng'ombe ĩyo kũruta iria rĩingĩ. Kogwo tũkona mbeca nyingĩ kũmana na iria rĩu.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wakoretwo agĩĩtũma gũkorwo akĩrĩithia ng'ombe ĩno, rĩu mũrĩmi ũcio nĩakinyĩte handũ akona nĩ ihinda rĩega akorwo akĩendia ng'ombe ĩyo nĩ getha ĩmũhe mbeca. Tokorwo mbeca icio nĩ cikũmũteithia agũre ng'ombe ĩngĩ, ona kana ng'ombe ĩno ĩthiĩ ĩgathĩnjwo nĩ getha ĩkorwo ya kũruta nyama. Mũrĩmi ũyũ nĩ aroneka nĩ aheyanĩte ng'ombe ĩyo na ĩrakuo nĩ ngari, nĩ getha ĩkorwo ĩgĩtwarwo kũndũ kũu kũngĩ kũrĩa ĩrathiĩ gũtwarwo.

Ũyũ nĩ mũrutwo wĩrutĩire gũkorwo, nĩ getha akorwo akĩmatha ũgĩ, kumana he mwarimũ ũyũ. Mwarimũ ũyũ onake, nĩ erutĩire gũkorwo, akĩhe ciana ici ũgĩ wa mabuku ona ũgĩ wa mũtũrĩre. Mwarimũ ũyũ nĩ aronekana nĩ mwarimũ wĩrutĩire na ningĩ nĩ arakenerera wĩra ũyũ wake tondũ nĩ aronekana haha ena wĩiguano mwega na mwana ũyũ. Kũguo aya erĩ othe nĩ merutĩire, ũmwe kũmatha ũgi nake ũcio ũngĩ kũĩrutĩra kũheana ũgĩ ũcio ena guo.

Mũndũ ambagia na gũĩta mbegũ mũgũnda, waita mbegũ ici mũgũnda mbegũ icio cigoka cikunũkĩte, cia kunũka nyanya ciambia kuonekana nĩ ta ciraumĩra ningĩ mũndũ agoka na rũrigi akambia kuoha nyanya icio hau igũrũ gũciũhithania na gĩtũmi gia kuohithania nĩgetha nyanya icio itigakorwo cikĩhutia thĩ, tondũ nyanya cingĩkũrĩra thĩ nĩciambagia gũbutha. Koguo wona nĩ ciambia gũkorwo nĩciramera mũndũ okaga akambia gũciohithania itigabuthe. Ona ningĩ mũndũ nĩ ekĩraga ndawa nĩgetha cikorwo cikĩhota gũkũra wega.

Ndĩrakenio nĩ mũrĩmi ũyũ, tondũ mũrĩmi ũyũ nĩetũmĩte gũkorwo akĩrĩma kahũa. Kahũa gaka karĩkia gũkũra gatwaragũo kũrĩa-inĩ, kũrĩa gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa nĩgetha gakorwo gagĩthondekwo, gakarorwo kana kahũa kau nĩgakinyanĩirie ikĩro, gagacoka gagathondekwo wega, gagatuĩka kahũa gaka tũnyuaga. Ona ningĩ nĩndĩrona, nĩetũmĩte gũkorwo akĩrĩma kinya mbembe. Mbembe ici nĩcitũteithagia kuona mũtu wa ngima ũrĩa tũrĩaga.

Bata nĩ tondũ nĩ atĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia gũikara handũ hatheru na handũ hatheru, nĩ hagiragĩrĩria mĩrimũ, ona ningĩ handũ hatheru nĩ hatũmaga agendĩ moke, na agendi acio nĩ matũrehagĩra mbeca bũrũrinĩ. Ona ningĩ ũndũ ũyũ wa gwĩka ũtheru, nĩ ũtethagia mbeũ njĩthĩ kuona wĩra na mawĩra macio nĩ mateithagia mbeũ njĩthĩ matigaikare ũguo hatarĩ na ũndũ wa kũruta.

Kũronania mũirĩtu ũyũ e haha arageria gũthondeka ngari ĩronekana nĩ ngari ĩthũkĩte. Mũirĩtu ũyũ ndaracagũrania wĩra atĩ kana wĩra ũyũ ũbataire kũrutwo nĩ arũme nĩaronekana nĩ araruta wĩra ũyũ wake akenereire mũno. Kwoguo wĩra ũyũ nĩ ũmũteithagia akona mbeca iria cimũtethagia kũhingia mabataro make. Mũirĩtu ũyũ ena kĩguni mũno harĩ ndereba a ngari aria matoĩ gwĩthondekera ngari ciao.

Haha kũronekana nĩ mũrũrũngano umaho, mũrũrũngano ũyũ ũronekana tita mũrũrũngano wa thayũ. Tondũ haha mũndũ ũyũ nĩ akoretwo akĩnyitwo nĩ borithi, kũronekana mũndũ ũyũ ona ningĩ akĩnyitwo aronekana aranyitwo agĩkorwo akĩ. Mũndũ ũyũ ningĩ borithi ici nĩ cironekana itiratheka nake tondũ cimũroretie ngari-inĩ yake ya borithi kũmũtwara kũu gwa borithi nĩ getha athiĩ akorwo akiuga nĩ kĩĩ gĩgũtũmaga marũrũngane. Ona kana gĩtũmi gĩa gũkorwo agĩka ũndũ ũcio ekire nĩ getha akorwo akĩnyitwo nĩ borithi.